ore tiapa irreteni leunore naa kegol amu meetay imashinini naasishoreki ore tenakata netelelia amu enotoki imashinini e teknoloji naatumoki aatasishore ila ilaremok tena kata neeku etelelia.

ore oshi eninko pee igolu toosiatin inonok pookin naa tenias esiai oonkaik inonok nigol nibik aas esiai oonkaik inonok metaa miaku olaomononi le poki toki naa keeku naa kitodolu ajo igol toonkatitin pookin terishata pookin nagol o terishata naa nagolu olameyu naa keeku igol toosiatin inonok pookin naa keaku naa kegol iyaku oloomonisho.